En card no ma jopur nyalo tiyo godo ma po nono ni iyudo lal moro kaluore gi weche mar lokruok mar kor luasi to nitie jogo ma biro chuli pesa no. Nitiere jogo ma biro chuli pesa en kaka insurance ,ochalo kaka kadi kaka mar insurance ma sa moro amora ma indikri kod gi to ki iyudo lal to nitie kaka gi konyi kotenore gi insurance mi ichulo no.

Gi ma obwoga ahinya en osuru mi idwa kel manyien ma geto geche mi igole pinje ma oko ka biro e pacho kae, e nitie nengo go manyien ma ogol ma koro jo ma omo geche e pinje ma oko kelo e pacho kae biro chulo.E mano gin nengo ma nyien mane ogol kod dwol no mar choko osuru.

Aparo ni gi ma inyalo timo, nitie ofis ma ochung' ne wecho go ma chiwo lincense ne ohendni ma opogore opogore. To sana sana iyudo ka en e department no kata en ofis no mar city manager ma thoth ne bedo e city hall. Koro apani ki idwa yawo ohala bila no onego bed ni ichako wuothe e offices go mondo iyud barupe go.

Ka an to okuongo ok abi ndiko kata barua abiro dhi kachiel kachiel e ofis no mar ruoth ma gweng'wa. To apimo ne gi ma otimore kasto ka ber to en be obi onenn gi wang'e kende kik ang' wach ni amedo weche kata ni na amedo chumbi.

Inyalo dhi e mbui kata e portal, ma ong'ere ni boma yangu kata bende inyalo diyo star eight three twoo hash kasto ma go ki idhi e boma yangu kata idiyo star eight three two hash dhi teri ,dhi miyi steps mo opogore opogore ka ma ti indikri ne ute go ma nengo gi oyweyo.

Ber mi iyudo en ni, nikech ka ang'iye mos to chal ni en puoth mchele e ma tiende ni ko chopo kinde no mi ibiro golo mchendi e puodho to ibiro yudo yuto ma bup. Apani ng'ano olo pige moko oko, ogolo pige ma odhi mang'eny ko puko oko e yuto mare biro bedo ma bup

Atemo rango gi ni mos to pod ok donjna ni itimo kode tich mane pod otama yango ni ang'o ma omiyo gino ni kod nengo ne jodak ma nitiere aluora na.

Apani jo go dhi mbele gi chenro mar pidho nyithi rech. Rech ma tindo tindo ka nikech ka atemo ng'iye mosh mos ma ema akia ni iluonge ni fish pond kata iluonge nang'o but ochalo fish pond ma tiende ni gi ma jogi timo kanyo en pidho nyithi rech.